Kidim serkali aterrt iramatata kutitik peetum sokonini endaa enye too nkoitoi napaasha , ore enkotoi enedukuya naa piitobiraki ilbaribarani nitabaya osokonini te rishata naishaa, kidim naaji aitobiraki sokonini oomirie endaa enye kidim sii naaii abooi daikin napunu too kulie oshon apuonu olosho lenche .

Kaidim esiana ee ong'uan tiatua emiet amu ore eloishoruata ena siai naa kidim naaji aiteng'ena iltung'ana esiai orkuak lenye pee edim aelewa ore eniare mbaa ebiashara kidim si naaji aelewa mbaa etekinoloji ekidim sii naaji oltung'ani anoto eng'eno naiterunye biashara eno nidim atimira entokitin enyena tonkoitoi napashaa ena tee nkoitoi ormutandao nidim anoto irkastomani lenyena tenkoitoi ormutandao enaa enkomono ebukui oo too kulie oitoi kumok enaa twitter enaa TikTok ekidim sii naaji oltung'ani aiteru Edina tuno enkiti daa eno nilo amir too sokonini napashaa sokonini eregion nalag irpolosien osii too sokonini oo nkishu neeku edim naaji anoto ena ng'eno pee biashara edim atayiolo biotisho eno nidim si anotore iltung'ana opashipasha notore ateng'ena too mbaa enkisuma nidim sii najii ailepunye maisha eno eyimu Nena mbaa pookin enaa biashara

Kulo irkuaaki latang'amua enaa paaku olonyorr irmanyara ore orkuak obo ledukuya naa, ataa oltung'ani najii oidim atuuni olchata obo arashu aare tenkata enchan at nye nayii tenkata olameyu iidim nayii atuuno nibukoki enkare ometubulu, ore orkuak liare ataa sii nayii oltung'ani oidim aiteng'ena iltung'anak eniko teneramat ormanyara teneboo nayii oo baa sidain nayau ormanyara teneitobiri nerripi, ore orkuak lee okuni ataa nayii oltung'ani oidim aiuwang'ie olchafu enaa asotu intakatakani tiauluo asotu intakatakani nayii tiauluo enkang' ino niidim atipika enkiti gumoto nipeejoo naa aitisidan ormanyara aiwangir ilochafu, nitaa sii nayiii oltung'ani oidim atoripo ing'uesin mujj naati ormanyara, niidim atapala enarata oo ng'uesin niliki lelo tung'anak ooarr ing'uesin tipatisho nayau ing'uesin ormanyara oo tenebo nayii ata irkiek, nijeki iltung'anak pooki tipat oorkiek oo baa nayau entim, orkiek pookin teneramati, ibaa nayii naijo enchana niidim sii nayii atiaki iltung'anak esidano naikuni teneuni endaa tiatua aitopoidaki pookin oo rkiek tenebo, ore likae kuak naa atuuno irkiek tenkang' aiiiputa irkiek enkang' aii nidoolta ajoo keyau enkijape sidai ormanyara sidai.

Ore ilosekin lintumia pee itum sokoni sidai nilepunyie faida ontokiting inonok naa kulo losekin ore olosek obo ledukuya naindim naaji atolikioi kuna tokiting inonok ntokiting ningira aitayu eimu inkoitoi erendio ashu inkoitoi esimu petum ilainyiang'ak linonok pookin atayiolo nena tokiting ningira aitayu ofaida anaa biotisho nayau osesen lino ore olosek liare naa aigerr aisho nena tokiting inonok enkarrna enaa aisho biashara ino enkarrna, enkarrna naa naidim iltung'anak ataa kiamini peidim atabautu ainyiang'u nena tokiting meeeta enkuretisho tenkaraki ina arrna nagirae ae amini ore enkae oliosek liokuni naa aitai intokitin sidan sapukin naa sidain te biotisho peidim naaji iltung'anak ainyiang'u uh tesapuko peidim naaji iltung'anak ainyiang'u tesapuko otenkata naado oleng ore sii enkae osek liokuni naa aing'oru sokoni onena tokitin inonok eimu inkoitoi esimu enaake eimu inkoitoi oloing'ang'e pookin aa facebook ashu ino twitter ashu inoo tiktok ore olosek liong'uan naa aibung'are iltung'anak anaa irkulikae amirak losokonini napaasha enaa sokonini nalang irpolosien enaa sokonini.

Edim naaji atimira entokitin amiraki enkwapii eboo ore enedukuya naa pitum faida amu edim atimira too nkulie kwapii eboo ijio pee etum faida sidai ore eniare pee eboyo enkumoki enena tokitin too sokoni yatua nkishu amu ore pee kimoku Nena tokitin yatua nkishu ailepie ropiani enana tokitin neeku edim awaa nkwapii eboo pee eku Nena tokitin tiatua sokonini yatua nkishu ore ene uni naa eyieunoto ena tokitin amu ebaiki naa keyieuni Nena tokitin too nkwapii eboo nidim naaji ayaki lelo tung'ana oyieu natii ore enemiet naa wuejitin naati Nena kwapii eboo tesiokinoto naa ena toki naishoru pee emiraki Nena tokitin

Indim nai atimirie emdaa ino aa osokoni lemurua ilturuti ore tenimirie osokoni lemuria naindim naji atimirie osokoni lemuria amu itaaniki atapaashare tenkaraki na osokoni lemurua litaaniki indim atipika ltururi la ijo na ltururi oitamanaa inadaa tolchamba lino neya nkukie kauntini napaasha na kisaidia ina amu ore ilo tururi na kinyangu endaa tesapuko petumoki ashomo atoriki indim si najibatimira endaa ina aiuluki lainasak aa ltunganak lorip ndakin penya tenkata olameyu na ore si ninye lainasak na lidil ainyangu endaa tesapuko penya tonkolongi naponu neaku kitadolu ajo ore tiatua nona sokoni emurua iltururu opaasha na kidim pookin ainyangu inadaa ino terishata naishaa otenkata ningira akesu tolchamba.

Ore bei e katikati nindim naai anoto tendaa ino arashu tonkishu inonok naa kepaasha kulingana anaa inkatitin amu ore enkata naaji ningira aitai ina daa naa kelo oshi bei enye abori oleng ore naai tenkitanyanyukoto anaa eh anaa impoosho ore tenkata enkitainoto naindim naaji atimira orkilo lempoosho nabo tisaine neku kitodolu naa naai ajo keeku ore naai matejo orkuniyia matejo oloo nkerenini artam naa keeku naai indim atimira neeku indim naai atimira neeku indim naaji atimira inkee inkeek akeyie tomon kake ore naa ina bei naa bei enkitainoto kake ore pebaiki erishata naaji nemokire eetae netaa kegira ina daa aaku kiti tiatua isokonini naa kilep biashara enye niaku eisidai naaaji ening'as ashum naaji iropia ina daa ino tiatua istooni igira naa aanyu bei milepa ore sii tenaalo onkishu na kitegemea siinye bei enye erishata napirr inkishu enaa erishata enchan amu ore terishata enchan naa kilep bei onkishu tenkarake naa naai empiron onkishu ore sii tenkata olamei naa kedoyio bei tenkarake kesasu naa inkishu ore sii ina bei onkishu naa kitegemea isokonini amu keya naai ketii naai sokoni naa kuti ilainyiang'ak naa ketii naa bei shumata oleng tenkarake naa kuti ilainyinag'ak kake ore sii naai tesokoni.

Kekumok nyamalitin naimaa oltungani aingoru osokoni na nai matejo matejo irbaribarani amu kelo ani nitum osokoni kake ore irbaribarani nintumia ambaka nibaki ilo sokoni na ketoronok oleng ingira aingoru osokoni limirie ntokitin oee empoint naaku eniarebnaa batisho naa idol naai ajo indim ainoto osokoni kake metii eripoto ontokitin inonok enaa najibnindim atiridie enkishui ino neaku ore nai inewueji eripoto ashu batisho na keaku nai keure irkastomani atabau ilo sokoni amu meeta batisho ore na empoint naaku eneuni na nani serkali amu ebaki nai ninoto osokoni mimirie ntokitin inonok kake ore nai miata nkardasini naishoruno teserkali ma kelek kimitiki iunisho ore enkae naa irkastomani amu elelek nai itum inasokoni na ore irkastomani lingira amiraki na kekuti neaku tiatua osokoni

Ore najibeniko emurua petum isukulini naitengen ltunganak enaiko perewakino mpisai isulaki tewoi natii ltunganak lemeyiewuakini na kekumok oleng ore enkoitoi edukuya kidilm nai emurua neshet sukul nejing ltunganak pooki oasishore isiatin ompisai ashomo aisumare nisumi siatin pooki oropiyiani ore si enkae kidim nai emurua aingoru larikok lenye pelaki sukuluni nisho lariyak loropiani pidim autaki eniko tenitau ropiyani oteneasishore ropiyani ore embae naauku eneuni akeidimi nai ainoto kuna sukulini naijo sukulini enkumbaru peitengen ltunganak petumoki atayiolo eniko peiriwa ropiyani we eniko peisujaa tokitin naji mataasiahore perip isimui enye perit nkoitoi naripie ate nkoitoi natumoki oltungani atoripie pin esimu enaa eniko Peshet neaku idol ake ajo kaunti ashu emurua itegemea.

Ore nai inkoitoi ninapie kule pee idol ajo kebik aasidain e uyaitai tolchamba ometabaiki ilaokok naidim nai atanapie kule engoitoi nabo naji olfridge Ore ilfrijini nai naa iwuejitin niirobi nii'dim nai atushum kule ombaka nebaiki ilaokok eton aasidan Ore siinai enkoitoi iare naidim nai atanapie enkoitoi orpaipi ometabaiki sokoni nai niloito amirie terishata amu ore iroaipi naa kitasioyo nena ale metabaiki ilaokok tiarak niaku kiidim nai kule atabaiki eton aasidain Ore enkoitoi nai naaku enieuni nii'dim naji atanapie kule pee idol ajo kebik aasaidain aiteru tolchamba ometabaiki ilaokok naa in'dim naji atanapie kule iltoi sidain iltoi sidain peetumoki atabaiki ilaokok eton aa sidain Nidol nai ajo in'dim nai tiakata atimiraki iltung'anak kule ootaaniki inewueji nigira aitaunye kule enaa ewueji neji cooler ewuji neshumieki kule eton aasidain egira aanyu ilaokok naa ore cooer kisaidia nai kule metotoni terishata naado eton eitu inyala

Ore erikore embenki kitok olosho le kenya uh central bank nidima naaji ayau erriwaroto oropiani naalang irpolosien aindim naai airriwai iropiani kwanzia olosho le kenya mpaka likae osho naai lelatia lonkuapi eboo ore em point naaku eniare kidim naaji central bank ailepunyie network metaa kidim naaji oltung'ani airriwai iropiyiani aitumia olaini le safaricom nerewaki olaini le airtel naa kisho naai iltung'anak kumok metaa kidim airriwai iropiyiani tenkumoyia tenkarake naindim aterewaki network naapashipasha enaa network e airtel enaa network e telcom kidim sii kidim sii naaji central bank aitadoi iropiani oshi naadung tenirriwari iropiani ore ake peedung'i nena ropiani oshi naadung naai embenki tenerewari iropiani aninye eji sending cost, cost limit naa kidim naaji iltung'anak kumok ataa kidim airriwai iropiani eimu isimui tenkoitoi osimui uh mobile apps kidim airriwai iropiani aiko nejia niaku nena naai niaku inkoitoi naai nindim aitumia.

Kidim, kidim naai uchumi olosho le kenya otenebo biashara eseuseu ayau inkibelekenyat tenkiremore tonkoitoi napaasha ore enkoitoi edukuya kidim naaji aitobira irbaribarani tiatua inkishu metaa kidim ilainying'ak lonena daikin olchambai atabaiki nena daikin tiatua inkishu tenkoitoi eleleki naa tenkoitoi esiokinoto ore em point aiare ekidim naai serkali naai olosho le kenya aitadoi iropiani oshi naitalaku teneya oltung'ani loan uh interest loan tolaramatak amu kisho naai ilaramatak anaa ilaramatak ashua iltung'anak lenkiremore metaa kidim awaita ina loan tesapunoto peilepunyie enkiremore enye ore em point naaku eneuni kidim kidim naaji uchumi olosho le kenya ae enkareja aishoo aiteng'en iltung'anak anaa ilairemok pitumia eh pitumia empeku naidim naaji atubulu tenchan kiti oleng petumoki aiboi inyamalitin nayau olamei ekidim naai sii sirkali olosho le kenya aiteng'ena il ilairemok pookin inkoitoi pookin e technology pilepunyie endaa enye tolchambai.

Ore enkiteng'ena oropiani naa kidim nai aiboi empirhore terewakinoto o ropiani Ore enkiteng'ena nabo keeta nai eninko tenishuku iropiani teninyialaa niaku tenelo nai nirhiwaa iropiani ainyalaki naa airhiwaki oltungani lemeninye igira airhiwaki naa keeta nai enkoitoi nidim atushukunye nena ropiani Ore enkoitoi eare naa keeta nai eninko piyakikisha ajo keng'ae igira airhiwaki nena ropiani eton eitu epuo nena ropiani aa ore oshi taata piireu iropiani nekinjori eeh option edukuya aa 1 ashu 2 kake ore 1 naa piintuma nena ropiani na ore 2 naa piijut teneme enkarna ilo tungani duo ligira airhiwaki eyawua Ore enkiteng'ena euni naa kiteng'enita Safaricom iltunganak pookin oitumia enkoitoi esimu airhiwaa iropiani enaiko piisudoo pin enye pee mitoduaya ena pemeng'ar okulikae tung'anak naa enkoitoi nai ina nabo naidim nai aiboi emburhore terewakinoto oropiani Ore toltunganak oisumate naa keeta oshi taa enkoitoi naji ene mobile apps enaa apps niidim nai aitumia tiatua esimu aituma iropiani tiatua esimu

Ore embenki sapuk e central naa kidim ailepunyie enkirriwaroto oropiani teboo orpolosien tonkoitoi napaasha ore enkoitoi edukuya kidim naaji aitobiru apps tiatua isimui uh mobile apps naidim naaji oltung'ani atereyie iropiani kwanzia ele osho le kenya mpaka olikae osho ashua irkulikae oshon opaasha ore eh eneuni eniare naa kidim naaji ae kontrolo kidim naaji ae kontrolo intokiting naipang'ie ninche tele osho le kenya aaya irkulikae oreren irkulikae oshon ontokiting naa naing'ua irkulikae oshon naponu atua ele osho le kenya naa kidim naai inakata ayau sawasawa erisio tiatua iloshon pooki ore eneuni ore naa eneuni naa kidim naa naaji ayau eniko tenibelekeny arakaraka iropiani oloshon metaa kidimi naaji aibelekenya iropiani olosho le kenya anaa aitaa ina na inolosho lelatia le tanzania ashua norkulikae oshon ake opashipasha naa kidol naai ajo ore tonena oitoi pooki naa kidim naai ae promoto biashara.

Ore tenilep bei e mbolea naa keyau inyamalaritin kumok tialo ilairemok. Ore enyamali e dukuya naa mitoki naai ilairemok ainyang'u ina please enaa enayieunoyu. Neeku ebaiki naai ninyang'u enkiti polea, naa ore ina kiti polea nemisho naa endaa enye metoishoyu aitobiraki naleeku ki harvest enaa kitayu endaa kiti, endaa sii nemeeta biotisho sidai. Ore enyamali naaku eniare, naa kitadoiyio sii faida oshi natum ilo airemoni teina daa enye. Amu ore naa peeku kiti endaa nigira aitayu tiatwa olchamba naa kitodolu naa ajo kedoyio faida eina daa nitumito. Ore embae e uni, naa kiilep taata bei oo nena daiki inonok amu keeku naa kiti endaa natupukwo tolchamba naa kumok ilainyang'ak. Neeku kisho naa ina bei ina daa milepa. Neeku itodolu ajo keeta akeyie hasara sapuk embolea tenilep. Ore embae e ong'wan naa kepuku, ore embae e ong'wan naa kepuku indaiki nemeeta biotishu naa kelelek inyal ormanyara

Ore tenilep embeku orpaek naa kishoru menoti irpaek kituik ore enkoitoi edukuya ore ake pee eilep bei embeku orpaek naa mitoki elairemok kumok oleng ainyiang'u embeku sapuk naa ninye naishoru ilairemok metuni ilchambai kutiti neeku kitodolu Ajo ore irpaek opunui aitau naa kikutik neeku ore eniare ore eke pee eilep embeku orpaek naa kisho elairemok mibelekenya ena peeku nidoraki ai neeku tenaa irpaek nibelekeny akuu mboshok naa ninye nibelekenye naitodolu Ajo kikiti irpaek opuoi atum tenkaraki ena nibelekenye embeku ore sii enkae ore ake pee eilep embeku orpaek naa kidim sii naaji oltung'ani atuno embeku fake ashu embeku musana neeku kitodolu Ajo melo ena aitobiraki tenkaraki kimusa neeku irpaek kuti etumi nemeisho aitobiraki ore sii enkae naa kidim ayau irpaek kuti tenkaraki ore ake pee ekuu eyishaka eropiani ainyiang'u ena nailepua nimintoki atum eropiani nidim ainyiang'unye fertilizers neeku kelelek eku irpaek kuti tenkaraki eitu ewosh Nena fertilizers

Ore tenilep bei empeku orpaek naa kishoru metoni irpaek kutik ntoonkoitoi napaasha. Ore enkoitoi edukuya ,ore pee eilep bei empegu orpaek ,nemitoki iltunganak kumok atumoki ainyangu ina peku enaa empeku sapuk. Neeku kepuo ltunganak ainyangu empeku kiti tenkaraki ropiyiani kutik nepuo aun ilchampai kutitik. nidol ajo keeku ore irpaek oopuku ,naa keeku kuti tenkaraki naa irpaek kutik otuunoki. Ore eniare ore ake pee eilep empeku orpaek, naa kelelek eishu iltunganak ropitiani apa naata ,tenaa budget apa natooshoko ina peku ninyangunyie pookin. Nidol naa ajo keleu oltungani ropiyiani naitoki naaji ainyangunyie fertilizer nalo aosh ilo shampa lenye pee eponaa eishoi ina peku. Neeku ore naa amu eishaka ropiyiani empeku, kitodolu ajo kelau ropiyiani fertilizer nimitoki naa irpaek apuo aisho aitobiraki tenkaraki meeta fertilizer. Ore sii ene uni, keidim naaji oltungani atunguai ina peku apa nailepa bei, nitumiya empeku apake musana .Neeku kitodolu ajo ore lelo paek apuo aisho, nemeisho naa aitobiraki tenkaraki ina peku musana .Nitodolu ajo ore irpaek opuo apuku, naaa keeku kuti oleng. Ore eniongwan, ore sii tenilep bei empe orpaek, naa kitodolu ajo keishaki iltunganak ropiyiani ina peku, nalau taata iltunganak ropiyiani nainyangunyie irkeek oosh emukunta enaa olchani lorkurto.

Ekidim naai ilairemok kutitik akesha olairemok lonkuapi eboo tesokoni tonkoitoi napaasha ore enkoitoi edukuya eimu sirkali kidim naai sirkali aishoo ilairemok kutitik aitadoiki kodi oshi nalak ninche metaa kiti arashu isho iropiyiani naaret ninche aa subsidies petumoki ailepunyie biashara enye naa kitodolu naaji ajo ore tina oitoi naa kilepunyie naai ilairemok kutiti enaa sininche metaa kidim atekeshare ilairemok lonkuapi eboo ore enkoitoi eare kidim naai sininche ilairemok kutitik ailepunyie eh e quantity enaa quality enaa oh esapuko omasaa enye petumoki atekeshata omasaa okulo airemok lonkuapi eboo oitobiru imasaa sidan osapukin ore embaye euni akidim sininye naai ilairemok kutitik atang'amu orrekie le technology sidai petumoki sininche aitobiru indaiki indaiki sidan enaa imasaa enye sidan piidim naa atekeshare kuldo airemoks lonkuapi eboo oitumia sininche imashinini sidain tenkarake technology natang'amutua niaku ore nena oitei uni kidim naai aishoo ilairemok kutitik meteke.

Ore inyamilitin naimaa ilamirak lendaa tonkuapi eboo tenkaraki inkibelekenyat oropiani naa inji ikununo ore nabo kimu kimutie naaji iropiani enaa kishiliwa naaji iropiani eton itu elaki naa tenkaraki naaji ore tenilo inkuapi eboo naa lasima pimbelekeny iropiani anaa nina naa inakop nishomo niaku kitodolu naaji ajo kimutie elaata onena daikin inonok tenkaraki naa ina process nagirae aim egirae aibelekeny nana ropiyiani ore em point iare naa asara ore tenkarake napaasha iropiani onkuapi napashipasha naa kitodolu naaji ajo kelelek itum asara amu elelek naaji inyiang'u kulie tokiting tenkae kop ore piijo alo amirr tenkae kop naa kedoyio naa bei onena tokiting tenkarake naa kepaasha iropiyiani amu ore naaji piinyiang'u intokiting matejo tolosho le kenya piijio alo amirr tolosho te matejo tidia kop e USA naa kitodolu ajo kelo aduio bei enye amu aikumok iropiani e kenya naa ikuti tidia kop ore enkae ore enkae kitodolu naa ajo keimaa sininche nyamaritin kumok oleng amu ore akes ore ake peilepie sinin peepuo ailepie intokiting te bei sapuk tonkuapi eh es.

Kidim naaji ilairemok le kajiado aitayu endaa naidip iltung'anak te sokoni tonkoitoi napaasha ore enkoitoi edukuya ekidim naaji ainyiang'u empeku sidai empeku naaji naidim atoishoyu ne empeku nanyorr enkulupuoni enkop enye naa kitodolu naaji ajo kelo ina peku aisho aitobiraki nelo ae nelo eh nelo aitai endaa sapuk oleng ore em point iare naa kidimi naaji aitumia fertilizer aitumia fertilizer olduka anaa aidim naaji aitumia fertilizer enye natural naa kitodolu naaji ajo kelo ayau empiron sapuk tiatua ilchambai lenye naa kelo aisho ilchambai metoishoto aitobiraki neiu endaa sapuk ore sii enkae ekidim naaji aerediuso enaa aitaa kiti eramatare onkishu peepuo aponaa imbaa enkiremore naa kitodolu naai ajo kepuo asapuku ilchambai oirem tenkaraki naa nitadoitie eramatare onkishu nesapuku ilchambai nesapuku endaa napuku tolelo shambai ore eh eniong'uan naa kidim naaji aitumia imbaa naji ene regeshen peepuo peeku meetae enkop nalo waste naore inkuapi natoyio nidim aitumia eregeshen nepuo aitai endaa niak kitodolu ajo meetae enkop naing'uari miremo niaku nena inkoitoi nai naidim iltung'anak le kajiado aitai endaa sapuk naitosha iltung'anak tesokoni.

Kidim nai lairemok aterenata tenkaraki garama empeku ashu enempolea tosokoni ore enkoitoi edukuya kidim nai lairemok ainyangu empoleea ashu embeku tesapuko niragie tiatua sitoi enye patenelo ake nibelekenya bei inapolea aahu eninapeku nemelo na ninche ayaki enyamali ore enkoitoi eare kidim nai aingoru serkali anaa aingoru eretoto eserkali anaa kidho ninche loani ore petum inaretoto eserkali nakinyangu inapolea najibenkae kidim na loloairmeok aitobira empeku enye kidim nai atudumu empeku enye tiatua tonkaulele nitushul enkiti shoto empolea nainyangu tiatua ldukai nitau empolea enye na kitadolu ajo kelo aitadoyio inanyamali enkilepata oropiyiani ore enkoitoi enkibelekenyata ebei tosokoni ekidim naibainyangu inapolea ituebau enkata eunore amu ore ake pebau na keaku kelo bei empolea ailep oleng.

Ore mbaa naidim atolimu bei orpaek tee sokoni naa mbaa naijio Kuna ore mbae edukuya naa ene baa naaji enaa enkumoki orpaek tiatua sokoni amu tenekumoku irpaek tiatua sokoni naa kitodolu Ajo kelo bei enye adoyio oleng neeku tekuu irpaek kumok naa kelo bei adoyio kake teneku kutik naa kelo bei ailep amu keeku Kumon elainyiangak neeku kiti irpaek ore mbae are naa eropiani apa nintumia egira aunishore etii fertilizer Kuna ripopiani embolea amu ore apa pee enyiangua fertilizer etii eropiani shumata naa kitodolu Ajo elo ailepie sininye bei elelo paek linono pilo aing'uraa tenaa elo atum faida telelo paek linono ore sii enkae naa eyiunoto orpaek tee sokoni amu tenaa keyieuni ninye irpaek tee industries naa kitodolu Ajo kelo eropiani enye ailep oleng amu tenilep eyiunoto orpaek nilep sininche irpaek oleng amu keeku kemiri elopeny lelo paek eropiani nayieu ore mbae naaku enionguan naa Kodi ore akee peeku kitaluku sirkali Kodi tiatua lelo paek naa kitodolu Ajo elo siiyie ailepie bei orpaek

Ore ibaa naji naidim atolumu bei orpayek tosokoni naa kuna, ore embae edukuya mekumok irpayek tiatua ilosokoni, amu ore ake paa kumok irpayek tiatua inasokoni naa keitodolu naa ajo kelo aitadoyio bei oo lelo payek oree akee peyaku irpayek kutik tiatua inasokoni, keitodolu naa ajo kelo sinye bei enye adoyuo oleng' ,ore embaye iare naa eyeunoto oo lelo payek amu ore akee paa kumok iltung'anak ooyieu irpayek teina rishata naa keitodolu naa ajo oree iropiyani oo irpayej naa kelo ailep oleng',ore embaye naaku ene uni naa iropiyani nintumia anapiyie lelo payek kwansia olchampa mpaka nintambaiki naa osokoni, arashuu ninye iropiyani empoleya apa nintumia aashu empeku apa ninyang'ua idolta ketii apa iropiyani empeku shumata oleng' ingira aun lelo paek, itodolo naa ajo ingira sinye iye ailepie lelo paek linono ping'uraa naa tenaa ilo atum faida oo ina oo lelo paek linono, ore embaye naaku ene ong'uan naa keitodolu ajo kodi amu inaatipika serkali kodi sapuk oleng' telolo payek linono naa keitodolu ajo ilo siyee ailepia bei oo lelo payek linono, kake ore paa ketii kodi aborri oleng' neitodolu naa ajo melo sininye irropiyiani oo lelo payek alo shumata oleng'.

Ekidim naaji sirkali aitobira bei ondaiki napaasha tiatua osokoni ore enkoitoi nabo ekidim naaji sirkali aiboi indaikin oshi naitijing'uni atua olosho le kenya aitung'ua irkulikae oshon naa kitodolu ajo ore peepuoi aibooyo nena daikin naitijing'uni atua olosho le kenya naa kelo naa bei ailep tondaiki naitobiruni tiatua naitobiru il ilairemok kulo liatua kenya ore enkoitoi iare kidim naai sirkali atipik iropiyiani eshumata oleng naamiri ina masaa niaku kitodolu ajo meetae likae aitremoni olo amirr ina masaa shumata onena ropiyiani natipika sirkali ore embaye euni ekidim naaji sirkali aashom aishoi fertilizers, fertilizers ashu eishooyo sii empeku enaishooyo sii empeku aisho atua ilaramatak naa kitodolu naaji ajo ore peetum ilaramatak empeku enaa fertilizer tiatua sirkali naa kitodolu ajo kelo aitadoyio bei onena masaa enyenye ore point naaku eniong'uan ekidim naai sininche sirkali aitangasa eimu ingasetini enaa irrendioi bei onena masaa niaku keyiolou poking'ae bei onena masaa nemitoki naidim ashomo atigilunore ina nena kitanapat esirkali nekitodolu ajo kepuo ake amirr ina masia enye tonena ropiyiani enaa enautu sirkali.

Kiidim naai nkibelekenyat oolainyiang'ak atolimu bei omasa tesokoni ore enkoitoi edukuya ore naaji eyi

Ore mbaa naisul enyiala bei tee sekondari emurua tenebo onoo nkwapii eboo naa Kuna ore enkoitoi edukuya naa enkumoki enono masaa nimirita amu ore ake pee eku kumok enana masaa nimirita tee sokoni eboo ote sokoni emurua naa kitodolu Ajo kelo aitodoyio bei enye amu kelelek aa kumok Kuna tokitin naa kutik elainyiangak ogira ainyiang'u Nena tokitin naa kelo naa enotoki aitadoyio bei oo Nena tokitin ore sii enkae toki nalotu aitadoyio bei oo maasai tee sokoni emurua tenebo oo noo nkwapii eboo naa sirkali amu ore ake pee eitadoyio sirkali bei efiertilizer oo tenebo enembeki ashu eishooyi ninye ntokitin naijio eretoto tiatua Leo airemok naa kitodolu naa Ajo kepuo lelo airemok aitadoyio bei oo Nena masaa enye tenkaraki Nena retoto naisho sirkali ore mbae naaku ene uni naa enkumoki oo lainyiangak lenana tokitin amu ore ake pee eku kumok elainyiangak loo Nena tokitin naa kitodolu naa Ajo kelo bei enye ailep neeku Nena mbaa naaji nalo ninyial bei oo Nena masaa tiatua sokoni

Ekidim naai sirkali aitukuja bei enaa aitadoi bei enkurma naitanyamalita ilaramatak ehe kuna oitoi taadei idim sirkali naaji aitukujie bei enkurma naitanyamalita ilaramatak ore enkoitoi edukuya ekidim naaji ayau irpayek kumok ashu enkano sapuk tiatua irkulikae oshon aitijing'u atua olosho le kenya naa kitodolu naji ajo ore pesapuku irpayek tolosho le kenya tenkarake naa lelo payek oitijing'uaki naa kelo naa aitadoyio bei enye niaku isidai naai enakelo sirkali ayau irpayek kumok oleng aitijing'u ashu enkano aitijing'u torkulikae oshon atua olosho le kenya petumoki naa aitadou bei orpayek ore enkae ekidim naai sirkali sii ayau eretoto tiatua lelo airemok ogira airem irpayek aisho entoki naji subsidies nisho loans petumoki aashom airemisho naa kitodolu naa ajo ore ake pesapuku lelo paek ogirae airemu enaa aitai tiatua ilchambai naa kelo nenkurma adoyio bei enye ore eneuni ore embaye naaku eneuni ekidim naaji sirkali ashomo atipika iropiyiani eshumata nemeetae likae amirani lorpayek oidim anyaaki ahomo aito atimira irpayek lenyena saidi onena ropiani ore naai peepik sirkali ina control neme naa kitodolu naa ajo mitoki iropiani enkurma aapuo ailep apuo dukuya.

Ore imbaa esokoni kidim atuutu maamusi ino enkiremore amu ore te sokoni indim naaji ore pee ore piilep bei emasai naje tiatua osokoni naikincho naa ina oleng shomo tuno anaa ilepunyie enkiremore ino ina masai pitumoki naa anoto faida uh ina masai niyieu niun kitodolu ajo ore piilep iropiani omasaa tiatua sokon i anaa onena daikin nintai tolchambai tiatua sokoni naa ekilo ina aisho erishata sapuk oleng nilo aponarie enkiremore ino kake ore peedoyio bei ondaikin tiatua osokoni naa kelelek elo aitadoyio ina erishata ino nilo aaya ilo aireemisho tiatua illchambai oree enkae baye euni ore enkae baye eneuni naa eh endaa naata iropiani kumok oleng tiatua sokoni nilo adol duo ajo kaa masai naina nindim atuno naata iropiani tiatua sokoni niakitodolu ajo tenaa naai tenkitanyanyukoto matejo irpayek oota iropiani arashua impoosho naata iropiani oleng kumok oleng tiatua osokoni naa kitodolu ajo ore ilo aasa enkiremore naa ninche ilo ae target oleng naa ninche ilo aun eh terishata sapuk oleng anaa ilo apik ewuei sapuk oleng ninyiang'u empeku enye sapuk oleng piilo atum faida enche.

Ore osokoni oolukunguni ten'da shoto emurua naa kitodolu ajo kegira ailepu oleng amu ore opa toonkatitin esidai naaketii opa osokoni olukunguni abori oleng amu aikuti opa iltunganak oota ilukunguni naa kitodolu ajo ore bei enye netii shumata tenkaraki kuti kake ore oshi taata tookuna atitin negira bei oolukunguni adoyio kake eilepua ramatare etaa kumok iltunganak ogira aifuga ilukunguni tengaraki idol ajo etaa kutitik ilchambai neeku muukure etaai ilchambai kumok oodimi nai aifugayie kulie masaa matejo ingishu ena ntare enaa enkae ramatare Nitodolu ajo ilukunguni nai naidim atijing ilo kiti shamba lino liata netudol ajo ore bei enche neshomo adoyio tenkaraki etaa kumok iltunganak ogira aifuga ilukunguni Niaku ore eramatare oolukunguni nilepua oleng tengaraki naa size olchambai amu etaa kutitik ilchambai ogirai aitumia nidol naa ajo mukure eidimu ilo shamba im'baa enkiremore nitoki sii aidimu eramatare oongishu Niidim nai ayopie enaa iindim nai anyaaki ayopie eunore

Ore osokoni lolukunguni na kitadolu ajo egira ailepu eramatare olukunguni tiatua emurua naapasha kitadolu ajo eshomoita ltunganak adungdung lchambai neaku ore esiai olchamba nataa kinyi oleng neaku etaa naii ilikunguni indim ake oltungani aipare amu ore lukunguni nemeyieu ninche olchamba sapuk nkuti lukunguni ake elo atum neaku kitodolu ajo ore lukunguni nji naake indimbaepie esiai enkiremore metaa sinye tenemut aa esiai onkishu anata nai ake indim aepie tenkaraki keyieu ninche olchamba kiti nimihutaji olchamba sapuk.